Kibole mbaret kebal mbaret kotililit akewirta tugun cho tugun cho nakarka panikertui yeiwanda ikole itil mtaro chole che mengechen itil mtaro orichineioe aketile cho machut ndani sana ketil mtaroit konyetegei ndou met newand aitile mtaro itou inde kosirek chebo mosongik tokosorik akinde mbolea akitub yeitub korutui isember mbaret isemberchi mbaret yeiwanda isemberi kekany sasa ipkochochilimetwei nyikonem chichon yechochelen metwo ketui timono kerio newand airisot itilate itilate one one neimane kerop che keiyam iyam sasa asiitur yeitur iib tinga akiropchi iboisiechi kolal.